Ndũrĩrĩ mwanya mwanya gũkũ bũrũrinĩ, nĩigĩkoragwo na maũndũ macio, marĩa cĩgĩkoragwo cigĩkĩrĩire, nĩũndũ wa ũndũire wacio. Ũmwe wa cio, nĩ ta kwĩhaka marangi mwĩrĩ-inĩ, marĩa magĩkoragwo magĩetha coka, magacoka magakĩhaka rangi icio, na magagĩcoka, magagĩtwarithia na mbere magongona marakĩenda gũgĩkorwo magĩkĩruta. Ũndũ ũrĩa ũngĩ magĩkaga nĩgũkorwo nĩmakoragwo makĩhuha coro kana indo ici cia nyĩmbo iria magĩkoragwo me nacio, nĩũndũ wa gũthakaria magongona ta macio, kana gũkorwo magĩtwara ndũmĩrĩri kũrĩ andũ arĩa marakĩenda ĩmakinyĩre.

Andũ nĩmagĩkoragwo magĩgĩbatara ũmenyo ũrĩa ũgĩkoragwo wa gũkĩhũthĩra macini iria igĩtũmikaga ũhoro wa ũgethinĩ wa mĩtĩ, kana watũrangi wa kĩndũ ta mbao. Nayo macini ĩno, Andũ aingi magĩgetaga karengi, na gagĩkoragwo gagĩbatara gũgĩkorwo gagĩkĩrwo kĩndũ ta maguta, na ũiro. Nĩgetha rĩrĩa karakĩruta wĩra gagagĩkorwo gakĩruta wĩra wega. Ningĩ noũgĩbataraga ũmenyo wa gũkorwo atĩ, nĩũramenya mũtĩ ũgũkĩgwa na mwena ũrĩkũ, kana ũgĩbatiĩ kũrenga mũtĩ ta ũcio atĩa, nĩgetha ũkĩmenye mwena ũrĩa ũgũkĩgwa, ndũgakĩringe arĩa mũkĩrĩ nao. Kana ndũgagĩkorwo we ũgĩkũgwĩra we mwenyewe.

Ũrĩmi wa mbenikũ nĩũgĩkoragwo na bata, nĩgũkorwo mbenikũ ta ĩno, nĩo ĩgĩcokaga ĩgatwarwo makambũni, nĩgetha ĩcoke ĩgĩthìo, ĩgĩkorwo ĩgĩgĩthondeka dawa iria tũgĩkoragwo tũgĩgĩtũmĩra cia gũkorwo tũkĩhuhĩrĩria mĩmera nĩũndũ wa tũtambi. Kana ona kũhuhĩrĩrĩa tũtambi tũrĩa tũngĩ tũgĩkoragwo mĩciĩ-inĩ ta nyenje, kana thuraku, kana thigiriri. Indo ta icio, nĩgetha igagĩkorwo ikĩũragwo nĩ ndawa ĩno ĩgĩthondeketwo na mbenikũ. Naguo ũrĩmĩ ũyũ noũkĩrehagĩra arĩmi mbeca rĩrĩa mendia mbenikũ ĩo kũrĩ makambũni marĩa magĩkoragwo magĩkĩmĩthĩa.

Ũndũrĩrĩ-inĩ wa Mũgĩkũyũ, nĩgwagĩkoragwo mĩtĩ mĩthemba mĩthemba, nayo mĩtĩ ĩno, nĩyagĩkoragwo ĩrĩ mĩega nĩũndũ wagũkĩgucĩrĩria mbura kumana na igũrũ. Ona kana nyamũ cia Mũgĩkũyũ rĩrĩa ikĩrĩ rũru igagĩkorwo igĩkĩrigĩria handũ ta hau, rĩrĩa gũkĩrĩ na riũa kana rĩrĩa gũkĩrĩ na mbura nene. Naguo mũtĩ umwe wakĩrĩ bata wa maũndũ ta maya, wagĩtagwo Mũgumo. Ona gũtuĩka nĩwakĩrĩ bata ũngĩ makĩria, wa gũgĩkorwo Mũgĩkũyũ agĩkĩrutĩra Magongona make, thĩ-inĩ wa mũtĩ ta ũyũ. Naguo mũtĩ ũyũ, nĩwagĩkoragwo ũgĩtĩĩtwo mũno Ugĩkũyũinĩ na ndwagĩtemagwo kana gũkorwo ũgĩgĩthakĩrwo.

Nĩ gũgĩkoragwo indo irĩa ikĩrĩmagwo cikĩhana matunda, no nĩ hakĩrĩ itunda rĩmwe rĩgĩtagwo ndimũ. Narĩo itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo na bata maingĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ kana narĩo kũrĩa gĩcua-inĩ gĩtũ nĩ rĩgĩkoragwo rĩkĩhokwo rĩrĩ ta ndawa igĩkonainiĩ na mĩrimũ ĩrĩa yothe ĩgĩkoragwo ĩgĩkonainiĩ na ũhoro wa gĩthũri, nĩ tayo homa kana gũkorora kana asthma. Itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩtukanio na mĩtĩ ingĩ ya ũndũire nĩgetha rĩgĩkorwo rĩgĩteithia mĩrimũ ta ĩrĩa. Ningĩ itunda rĩrĩ no rĩkĩrĩ thogora mwega mũno rĩrĩa mũndũ egũkĩrĩendia na gũkĩrĩ andũ makĩmarĩmaga mũno nĩ ũndũ wa gũkĩmendia, nĩgetha magĩthiĩ thoko-inĩ nĩ gũkorwo gũkĩrĩ andũ makĩmatũmagĩra gũkĩruga indo mũthemba mũthemba. Ona gũkĩrĩ andũ makĩmatũmagĩra nginya gũkorwo magĩgĩkĩra nyama-inĩ kana irio ingĩ cia mũthemba. Na no gũkĩrĩ andũ angĩ nao magĩkoragwo makĩrĩkĩra rĩrĩa maragĩkorwo magĩgĩkenia makĩnyua njohi magakĩrĩkĩra nĩgetha rĩkĩnine ũrũrũ wa njohi ta icio.

Ũrĩmi wa matunda ma paconi nĩ ũkoragwo ũrĩ ũrĩmi mwega, namo matũnda maya nĩ makĩrĩ mbeca mũno na matunda maya nĩ magĩkoragwo marĩ ma mĩthemba mĩngiĩ no itũnda rirĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩkĩrĩirwo mũno, kana rĩrĩa rĩkĩũĩkaine rĩrĩa rĩgĩtagwo paconi ya kĩenyeji. Nayo paconi ĩno ĩhana kĩruhani kĩgarũraga rangi ĩgatuĩka wa purple na nĩ rĩo mũndũ akĩmenyaga atĩ, ĩtunda rĩrĩ rĩkirĩ rĩrũ o gĩtha ona gugĩtũĩka itunda rĩrĩ rĩngĩkĩĩruha no rĩkĩrekagia rĩo rĩenyewe mũndũ agagikorwo agĩkĩmarogota o ro haũ thĩ, ũgakĩmenya itunda rĩrĩ ni ma nĩ rĩkiruhĩte na itunda rĩrĩ rĩgĩbataraga rĩgagĩtambĩthĩo rĩgagĩciara rĩrĩ kũndũ igũrũ na gũkorwo nĩ gũcunjura rĩcunjuraga.

Ũhoro wa gũgĩkorwo Mũndũ agĩkĩrĩma, indo iria cĩgitagwo cito, iria cigĩkoragwo igĩkĩhandwo indo iria cirĩ nini either cigagĩkorwo nĩ mbegũ cia indo iria igũgĩcoka gũkĩhandwo mĩgũndainĩ ta ĩno, kana karati. Nĩ igĩbataraga ũrori ũrĩ igũrũ mũno, nĩgũkorwo atĩ, nĩ ibataraga tĩri ũcio ũgĩthondekwo wega, gũtigagĩkorwo na mbegũ nyingĩ cia ria, ũgĩkorwo wĩ mũnoru, na tĩri indo icio cĩgũkĩhota gũkorwo igĩkĩmera. Ndũgagĩkorwo ũkĩũmĩte nĩgũkorwo, cingĩkorwo harĩ homũ, mĩri ya tũmĩ, tunyamũ tũu tũrĩ tũnini, nĩkĩremagwo nĩgũthiĩ tĩrinĩ nathĩ.

Ũtei wa kĩndũ gĩgũgĩtwo takataka, nĩ ũgĩbataraga cigagĩkorwo cigĩteo wega na itigagĩkorwo igĩgĩteo gũkuhĩ na kũria andũ maikaraga, nĩ gũkorwo takataka ta ici no cigĩkorwo cigĩkĩrehe mĩrimũ ĩrĩa ĩkiumanaga na ũhoro wa gĩko nĩ gũkorwo takataka ta ici no igĩkorwo ciagĩteirwo, imwe cigagĩkorwo hihi cigĩkuĩte mĩrimũ mĩthemba mĩthemba kana hihi igagĩkorwo nĩ hĩndĩ iragĩbutha, nacio ingĩgĩkorwo igĩbutha, ciana citũ ingĩgĩkorwo igĩkĩgera kũndũ ta kou kana mahiũ maitũ kana o na ithuĩ enyewe, twahota gũkĩnyitwo nĩ mĩrimũ ta ĩrĩa ĩkĩrehagwo nĩ ũhoro wa gĩko, ta ya kũharwo na gũtahĩka na kana mĩrimũ ta ĩyo ĩrĩa ĩkĩrehaga thĩna mũno no ĩkorwo ĩrĩ ũgwati mũno harĩ bũrũri.

Ciana citũ rĩrĩa ikĩrĩ mathukuru-inĩ nĩ igĩkoragwo igĩgĩthomithio maũndũ mwanya mwanya. Nĩ harĩ ũhoro ũyũ ũgĩũkĩte wa gĩthomo gĩkĩ kĩerũ. Na guo ũndũ ũmwe ũrĩa ciana ici cigĩkoragwo igĩthomithio, nĩ ithomithagio ũhoro wa ũrĩmi, naguo ũrĩmi ta ũyũ, nĩ magĩthomithagio o kuuma gũgĩthondeka indo irĩa cigĩthondekagwo ciĩtagwo ciitũ, na kana nĩ cio cigĩtagwo na rĩtwa rĩngĩ rĩa kĩmonimoni natharĩ, atĩ nĩ igũkorwo igĩgĩthondeka nĩ getha, mbegũ irĩa magũkorwo magĩgĩita handũ ta hau, igagĩkorwo igĩkĩmera ũũ wega, itagũgĩtinda ikĩũmaga kana kũgio.

Rĩu andũ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩmĩrwo mĩgũnda nĩ macini, na ti ũrĩa wakĩrĩ hau mbere, atĩ andu makĩrĩmaga na moko. Nĩgũgĩkorwo atĩ nĩgũgĩũkĩte macini nyingĩ mũno, iria igĩkoretwo igĩgĩkorwo nĩũndũ wa gũkorwo maũndũ ta maya ma ũrĩmi. Ona gũgĩkorwo macini ta ici, nĩigĩkoragwo na mbeca gũgĩcigũra, nao andũ aingĩ matikĩrĩ marahota gũgĩcigũra. No andũ aingĩ nomarakĩgeria gũgĩkorwo magĩcigũra. Na arĩa magĩgĩkĩgũrĩte, magakorwo magĩkomborithia kũrĩ arĩa matakĩgũrĩte, nĩgetha igathiĩ igakĩmarutĩra mawĩra ta maya na magakĩrĩhwo kĩndũ kĩnini.

Mananathi, nĩ itunda rĩgĩkoretwo rĩgĩkĩrĩo mũno gũkũ bũrũri-inĩ witũ, naguo nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, thoko yarĩo nĩ ĩkĩandandũkĩte na ningĩ andũ magagĩkorwo magĩkĩmenya gĩkĩmahanda icigo-inĩ mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ, to rĩrĩa magĩtũraga magĩkũragio gĩcigo-inĩ kĩmwe kĩrĩa gĩakĩrĩ gĩa Thika. Nakũo mũndũ agĩthiaga kũrĩa gũkĩhandĩtwo mananathi ta maya, ũgagĩthiĩ ũgakĩgĩra mbegũ ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩhanda ya mananathi. Nayo nĩ getha ũgagĩtũara gwaku mũgũnda-inĩ, o tiga, itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩikaraga gwa kahinda rĩngĩgakinya kuga atĩ nĩ rĩagĩkũra rĩagĩtuĩka rĩa kũrĩo.

Nĩ gũkĩrĩ indo mĩanya mĩanya ĩria ĩgĩthundũrĩtwo gũkũ bũruri-inĩ ta njĩra ĩmwe ya gũkũrĩa ciĩko ingĩteithĩrĩrĩa arĩmi harĩ maũndũ mao. ĩmwe ya cio ĩkirĩ ta kĩria gĩtagwo AGRICULTURAL FINANCE CORPORATION, ĩrĩa igĩkoragwo ĩgĩteĩthĩa arĩmi maũndũ mwanya mwanya gũkũ bũrũri-inĩ makĩrĩa ĩrĩ kũigithĩa ũhoro wa ũrĩmi na gũkĩmonĩa ũrĩa magĩbatiĩ gũkorwo makĩramata ũrĩmi wao, nĩgetha ũkĩhane bĩacara na magĩkorwo magĩkĩona baida ya maũndũ marĩa oo enyewe magĩkorwo magĩĩka. Nyamũ ĩno no ĩgĩteĩthagĩa arĩmi harĩ kũmera ngĩnya mĩmera ĩrĩa ĩkirĩ njega no ũrĩa magĩbatiĩ gũkorwo magĩkĩrĩma mĩmera ta ĩno nĩ getha magĩtuĩke agũkorwo makĩona baida.

Ũhoro wa ũrĩmi nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩmwo rĩu indo mwanya mwanya, imwe cia cio ikĩrĩ ta nyamũ iria cigĩtagwo ndinoho iria igĩkoragwo ikĩrimwo, nĩgetha icoke igakĩendio mĩkawa-inĩ ya gĩtarii, kana mĩ kawa-inĩ ĩrĩa mĩnene. Na kana ona indo ta icio gũcoka hihi gũkorwo atĩ nyũmba icio cia cio nĩ igĩthambagio na igagĩkorwo igĩkĩgemio na igakĩandĩkwo maũndũ mwanya mwanya. Nĩgetha andũ aingĩ magagĩkorwo magĩcitũmĩra harĩ ũhoro ũria ũgĩkoragwo ũrĩ wa kũgemia hihi ta manyũmba mao ngari ciao, kana ona maũndũ mangĩ ta macio.

Ũhoro wa ũrĩithi, Andũ nĩmagĩkoretwo magĩkĩrĩithia indo cia mĩthemba mĩthemba, kana indo nyingĩ nyingĩ. Na kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoretwo gĩkĩiũkĩtio mũno nĩ Arĩithi, nĩ indo iria igĩtagwo ngũrwe. Nayo ngũrwe nĩgĩbataraga ĩgagĩgĩkorwo ĩgĩgĩakĩrwo wega kũrĩa ĩgĩgĩikaraga, nĩgũkorwo ngũrwe nĩĩkĩendaga ũtheru rĩrĩa ũkũmĩthambĩria gĩcegũ kĩayo. Na ningĩ ngũrwe, noĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkĩbatara gũkorwo wĩ na mbeca, nĩgũkorwo ngurwe nĩgĩbataraga gũkĩgũrĩrwo irio. Na no ĩgĩbataraga gũkorwo ĩkĩrorwo nĩ arigitani nĩũndũ wa kũrigĩrĩria mĩrimũ ta ĩrĩa yumanaga na nyamũ cigwĩtwo ngũrwe nĩgũkorwo mĩrimũ ta ĩyo nĩgĩciũragaga mũno.

Mĩanga nĩ kĩndũ kĩmwe gĩgĩkorwo gĩkĩhandwo rũrĩrĩ-inĩ mũno, nĩgũkorwo nĩ mũmera ũmwe ũgĩkoragwo ũgĩgĩtiria riũa mũno kana nĩgwo ũndũ ũrĩa ũgĩkoragwo atĩ mũmera ũyũ ndũngĩkĩreka rũrĩrĩ rũhũte, either gũkĩrĩ na riũa kana gũkĩrĩ na mbura. Ningĩ mwanga no ũgĩkoragwo ũgĩkĩrugwo wĩ mĩthemba mĩthemba, kũrĩ arĩa magĩkoragwo magĩkaranga na waru kana indo ingĩ ta icio na magakĩũrĩa ũkĩrĩ ũgwo, na no gũkĩrĩ arĩa makĩũtherũkagia nĩgetha ũgakĩoneka irĩ irio cia andũ cia kwĩgagũra kĩroko.

Mĩtũngi nĩ indo irĩa igĩkoretwo atĩ nĩ ikĩiyokĩtio mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩgĩkĩrwo indo mĩthemba mĩthemba irĩa cigĩkoragwo igĩkĩrwo hihi rũrĩrĩ-inĩ ta rũrũ rwĩtũ indo ta ici cigĩkoragwo irĩ indo ta maĩ kana hihi ona maguta ma gari kana ma matinga kana ma macini marĩa magĩkoragwo makĩgĩrwo na mĩtũngi ta ĩno maũndũ ta mau nĩ magũta mũthemba wa ndithero nĩgũkorwo mbetero ndĩngĩgĩkĩrwo mĩtũngi ta ĩno, ningĩ mĩtũngi no ĩgĩkĩragwo indo ingĩ ta njohi cia mũratina kana indo ingĩ ta icio cia ũndũire cia gũgĩkua nĩgũkorwo rĩu gũtigĩtũire indo irĩa ciarĩ cia ũndũire.

Nyeni nĩ igĩkoragwo cirĩ cia mĩthemba mĩingĩ no nĩgũkĩrĩ nyeni imwe iria igĩtagwo matharũ, na ingĩ igĩgĩtagwo itharũ rĩrĩa rĩa gũgĩcanũra iria igĩkoretwo igĩkĩrĩo kũndũ kũingĩ. Na nĩ ĩgĩkoragwo igĩgĩkora ihenya mũno nacio nĩ cigĩkoragwo cigĩkĩrĩo nĩ andũ aingĩ na itikĩrĩ hinya gũgĩkũria. Nyeni ici cikĩendaga o kũndũ kwĩna tĩri mũnoru na kũndũ kwĩna ũgunyu, kũndũ cirĩonaga maaĩ hihi rita rĩmwe he mũthenya, kana kũngĩhoteka maita merĩ kĩroko na hwai-inĩ. Nĩ getha cigagĩkorwo igĩkĩrura wega nĩ getha cigagĩtuĩka cia gũkorwo ikĩruga irio mĩthemba mĩthemba.

Ũndũ ũyũ nĩ ũgĩgĩkorwo ũkĩonania ndũrĩrĩ iria igĩkoragwo igĩgĩaka nyumba ĩrĩa ĩtagĩkoragwo ciri nyũmba cia gũikara nĩ gũkorwo nyũmba ici cigĩkoragwo cigĩakĩtwo cia ihinda inini nĩ gũkorwo ndũrĩrĩ ici cigĩkoragwo cigĩtwarana na ũrĩa mahiũ mao marakĩona irio na mahiũ rĩrĩa makĩnina irio harĩa makĩrĩ nĩ magĩkoragwo makĩuma handũ hau na magagĩthiĩ nahau mbera mbere, kogũo nĩ ũgĩkora ndũrĩrĩ ici cigĩgĩikara mĩthemba ta ĩno na ciana ciao ĩgagĩkorwo cigĩikara o itakĩrĩ nguo nĩgũkorwo maũndũ macio matĩkoragwo makĩmekĩrĩire mũno ta ũrĩa magĩkĩrĩire maũndũ mao we enyewe wa ũndũire wao we.

Nyoni ĩria ĩkĩrĩithagio gũkũ mĩcĩi -inĩ ĩtũ nĩ igĩkoragwo ĩrĩ nyoni njega mũno nĩgũkorwo nĩ ĩgĩkoragwo na maũndũ mwanya mwanya marĩa ĩgĩteithagia arĩmi ta aya. Ũndũ ũmwe nĩ gũgĩkorwo atĩ Nyoni ta ici ĩria cigĩtagwo mbata mũcinga nĩ ĩkĩrehaga ũgitĩri mũciĩ-inĩ nĩgũkorwo mbata ici cia njamba nĩigĩkoragwo ĩgĩkĩmenya andũ ene mũciĩ na cingĩkĩona mũndũ ũngĩ mũgeni agĩgĩũka kana kĩndũ kĩngĩ kĩgeni ta ng'ombe ng'eni nĩigĩkoragwo ĩgĩkĩhũra ĩnegene mũno na mũgagĩkorwo mũgĩkĩmenya atĩ kwĩna kĩndũ kĩgeni gĩgĩũkĩte. Ningĩ mbata ici nĩĩkĩnenehaga mũno na koguo mbata ta ĩno rĩrĩa yagĩthĩnjwo ĩgagĩkorwo na nyama nyingĩ mũno ĩria ĩkĩrĩyagwo nĩ andũ mũciĩ mũgĩma na magakĩigua wega kana hihi kũrĩa cĩakĩendio gũgagĩkorwo akorwo nĩ ta bucĩrĩ-inĩ cikĩrĩ na nyama nyingĩ mũno. Nacio mbata ici nĩ ũndũ wa gũkorwo cirĩ nene gĩthemba gĩkĩ nĩikĩendagio mbeca nyingĩ mũno rĩrĩa gwagĩtuĩka mbata ta ĩno nĩgũkĩendio.

Nĩũragĩbatara ũmenyo wa gũkorwo ũkĩmenya ũhoro wa njimu nĩgetha ũkĩmenye ũrĩa ũngĩgĩkorwo ũkĩoya indo ta ici cigĩĩtawo mahiga marĩa maritũ, nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩgĩthondeka mwĩrĩ waku na njĩra mwanya mwanya. Naguo maũndu ta maya ũguo nĩ magĩkoragwo makĩrĩmega nĩũndũ wa gũgĩteithia mwĩrĩ na gũgĩkorwo ũkĩnogora mwĩrĩ waku ciĩga mwanya mwanya, nĩ gũkorwo kundũ ta gũkũ GYM nĩ gũgĩkoragwo gũgĩthondeketwo kwĩna macini cia mĩthemba mithemba iria igĩkoragwo igĩkĩnogora mwĩrĩ ciĩga itiganĩte.

Ũhoro wa gũkama, nĩũgĩkoragwo ũrĩ ũndũ ũgĩkoragwo kũrĩa icaginĩ mũno. Nakuo kũndũ kũrĩa gũgĩkoragwo ng'ombe iria irakĩrĩithio, igagĩkorwo igĩgĩkamwo iria ta rĩrĩ. Nĩgetha ĩgagĩkorwo rĩgĩkĩendio. Nakuo mũndũ akĩingĩragia ng'ombe ĩo njoki ũgacoka ũgagĩthiĩ ũgakĩmĩkama. Na wakĩrĩkia gũgĩkama, ũgagĩkorwo ũkĩrehe iria ta rĩrĩ ũgakorwo ũkĩrĩcunga, ũgagĩkĩra okorwo nĩ mĩtũnginĩ, kana nĩ ndo-inĩ, kana ngereninĩ. Nĩgetha rĩgĩkorwo rĩgĩgĩthiĩ kũrĩa rĩgĩthiaga gũkĩendio. Naguo ũndũ ũyũ, ũkĩrĩ mwega nĩgũkorwo nĩũkĩheaga arĩmi ma, mbeca.

Ng'ombe rĩrĩa yagĩkorwo ĩkĩrĩa indo irĩa itakĩrĩ njega kana hihi ĩgakorwo ndagĩtarĩ aragĩcirĩrĩa ng'ombe ta ĩyo no ĩgĩkorwo ĩrĩte indo ta mũcumarĩ nĩ agĩkoragwo agĩgĩthĩnja ng'ombe ĩyo nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩkĩrorwo kĩrĩa kĩngĩkorwo tathaini wayo nacio ng'ombe ta ici ciakĩrĩkwo gũgĩthĩnjwo ndagĩtarĩ ningĩ nĩagĩikagĩa gũoko na agakĩruta kĩrĩa kĩngĩorwo kũu nda-inĩ kĩndĩkorwo gĩgĩtuma ngombe ta ĩno ĩgĩkorwo ĩkĩrũara, ng'ombe ĩgĩkorwo nĩ ĩkĩrĩaga takataka ta maratahi kana indo ta icio ndagĩtarĩ nĩ akĩrũtaga na ningĩ ĩgĩkorwo na indo ta mũcumarĩ yakĩrĩanĩirie hihi ĩgĩkĩrĩa mahuti ndagĩtarĩ nĩ akĩrutaga indo ta icio nĩgetha ng'ombe ta ĩyo igĩtũike ya gũkĩhona, ningĩ nĩ agĩcokaga agagĩtuma ng'ombe ĩo kĩronda kĩu na ĩgagĩkorwo rĩu mũrĩmi agagĩkorwo agĩkĩraga ndawa nake ndagĩtarĩ nĩ arĩũkaga kũmĩrora o kahinda gwa kahinda.

Ũhoro wa gũkorwo na matinga marĩa makĩrehaga maĩ tene, rĩu nĩ magĩcenjetie ũgagĩkorwo rĩu nĩ rori cigĩkoragwo iri kũo ĩrĩa ĩgĩkoragwo irĩ kũo ĩrĩa ĩkoragwo igĩkĩrĩtwo matangĩ ta maya nĩ getha ĩgĩkorwo igĩtwarwa maĩ icigo-inĩ mwanya mwanya, rĩu matinga matigĩkoragwo marĩ maingĩ ta rori irĩa ĩgĩkoragwo irĩ kũo ĩrĩa cigĩtagwo cia Clean Water na ni cio citwaraga maĩ ma mĩthemba mĩthemba kũndũ ta kũrĩa kũragĩkorwo na mĩako kana kũndũ kũrĩa gũgĩkoragwo na andũ aingĩ cigakĩmatwarĩra nĩgetha magagĩtũmĩra maĩ maya gũkĩnyũa, kana gũkĩruga, kana gũgĩthambia nguo kana maũndũ mangĩ ta macio.